En betushek chebo kasari ko kobotik kosuldoen kabotishengwai koboishe muswongnotet nebo kasari eng betushek chekimii ko kokondo boishet ap mashinishek akebakach siret nebo kiboitinik chebo eut miten mashinishek chekeboishen keisuldaen boishonik che ter ter miten mashinishek cheketemishen miten chekeboishe kekesen minutik akomiten cheke ebishe kikotoret konyumnyum boishonik mashinishek amun chokchin boishet kosir non katayoe biik kararan boishet ap mashinishek amun isuldaen kasit ing' chok.

Boisiet nebo temisiet en emetab Kenya ko ki kotoret kabatik konyorunen amitwogik mising ko en kasarwek chon rorunotin amitwogik miten arorutik Che nyolu koyai serkali anan konde tetutik anum chekere kole wole ngalekab ab temisiet en kenyisiek chebwone nyolu koger kole koregunen alyet nebo katoldoleywek asi koityi kabatik tugul Che imuchege ak Che mo imuche ge ak nyolu kora koger kole kogochi kabatik keswek Che kororon Che boisien kominsen noton ko toreti kabatik oleo en temisiet

En kasarwek Che kimiten en nguni ko ki kowalak tuguk mising kosubge ak oleu emet miten tuguk Che koib walet en emet nebo Kenya agenge en choton ko moswoknatet ab kasari noton kochome bik Che to komengech ak ki kowal noton Ole wenditoi emet en betusiechu boisiet age ko nebo yetu atebtab taonisiek ki kouchi bik en komoswek Che bo gaa taonisiek ak en noton ko kigoyai kochugak boisionik ab keny cheu yatitaetab werik makokaige werik en kasarta ne kaba tum icheget torei Kityo wikisiek somok raa anan arawet agenge

Kasarwek Che kimiten en nguni ko ki kondo mising boisiet ab chepkondok chemiten en simoisiek Che choton ko Imuch keboisien mpesa anan ko airtel money chepkondok Che miten en mpesa ko Imuch kicherun asi keyaen boisionikyok Che terter asikobit konem chito rabisiek Che miten mpesa anan ko airtel money ko Makat ko kokiyokyi chichoton rabisiek anan ko yon tindoi en orit yoton ko Imuch kocher tuguk Che kimakyinge asi kocher rabisiek ko nyolu kongen nambainyin neboisien rabisiek ko nyolu kochil ak konem rabisiek

Eng kosorwek che kimiten en nguni komiten ortinwek che imuch kiyoktoen ropishek eng komoswek chebo emotinwek cherikchindos cheu emet nebo Kenya ak nebo Tanzania ak Uganda komiten komoswek chekeyoktoen ropishek che noyotin kochepo mpesa asikopit keyokchigei rapishek en mpesa komakat kotindoi chito neiyokchini akine koboishen mpesa ko olon kiyoktoi chepkondok koba emet nebo sang anan emotunwek chebo sang komiten kiit nekekuren PayPal noton koboishe mising eng komoswek che chang chebo emotunwek ap sang.

Olon kisuldaen boisienyon nebo kabatisiet komiten minutik Che kemine Che siche tenderek Che alak en choton ko minutik cheu ketik chon kimine en mbarenik kyok kosiche tenderek ak logoek alak kora kotindoi tenderek logoek Cheu lakwet ko tindoi tenderek ak komiten avocado oret ne imuch kegonoren tenderek ko kichenge kit ne kiyumchini olon kipongoni kele kiminjini ano mising en bik Oleo ko tindoi kot nekikonoren ne kikuren choge yoton komabire Ropta tenderek ako ribotin komie

Betusiechu kimiten kosuldaen bik Che Chang boisionik chebo mungarosiek ak temisiet asi kosuldaen bichuton mungarenywan anan ko temisiet ko mokyingei rabisiek Che ilongunengei en kabatik ko mokyingei rabisiek si koalen tuguk cheu katoldoleywek ak keswek chemine ko en bikap mungarosiek agichek ko mokyingei rabisiek Che yoen mungaret miten kampunisiek Che kekuren microfinance choton ko che igochin kabatik ak bikap chepkondok Che toreti ichek kosuldaen boisinik kwak chebo mungaret igoitoi chepkondok kosubge ak kamuget nebo chi

Kabatik oleo anan ko temik Che isuldoen boisionik Che terter ko kigotoi icheget katuyosyek Che terter Che toreti en boisionik kwak chebo kila betut en bik Cheu konetik anan ko temik kogitoi katuiyet ne kiguren SACCO en yoton koimuch koyumchi icheget chepkondok kwak keberberyan asikobit kotoret koyum asi kobesendechi membaikyik kororon boisiet nebo SACCOs amun igochin membaikyik chepkondok chebo besendo ago yoche ichek rabisiek Che ngering mising angekerchin ak benkisiek

Bik Che terter en komoswek Chebo emoni kochome icheget amitwogik Che terter bik Oleo kochome amitwogik Che konorotin kosir chon kakibute tindoi bichuto amuneisiek kwak asi kochome amitwogik Che konorotin kosir chon kakibute mwoe en ichek kole amitwogik Che konorotin kokikongyo ako kororon kyam kosir chon kakibute sainon ko ibwote kole ngorngor ago makororon en amet ko kora en amitwogik alak cheu biasinik ko kororon Che kikekonor en waet amun ki kotar bek ko chon kakibolu kotoko tindoi bek

En komoswek Che kiminen minutik cheu pamba komiten tuguk Che kere bik Anan kabatik en komosaton Makat keker oleu itondap emet asi kebute pamba noton ko toreti asi koribok kimnatenyi minutik chebo pamba kemine asi kealda kobo kechoben pambaisiek chon kiboisien ketoreti bik Che miandos itonwek chebo emet Che nyolu keger ko cheu Ropta ak asista mo nyolu kebut pamba en kasarta nebo Ropta amun yoe kotwonit ak kobos kimnatenyi yon kokimoche kealda kibokechoben pambaisiek

Bik oleo en emetab Kenya ko tindoi kokwoutik Che ki konde icheget asi koger kole korib rabisiek kwak miten ortinwek Che terter Che keriben ak kebosen rabisiek bik Che terter kotinyei kerenywan agobo ortinwechuton miten bik Che kigotoi konorwenywan nebo rabisiek en gaa kikochob kit neu sandukut ne konoren rabisiek ko tuten ko tatun kochanga en kasarta non kachanga rabisiek ko nyolu en chi koger kole katoi konorwenyin en benkisiek Ole ribotin rabisiek kosir igonorchigei komuch kobetyo anan kechorenin

En kasarta non asuldaen ribet nebo rabisiek ko kiamagat a chengchigei kartasisyek Che andoi rabisiek asikobit abas en yoton kororon boisiet nebo kartasisyek amun toretin koribun rabisiekuk motin ko tuten en kayumet nebo rabisiek ko Magat koik chi ne ingen komuita asikobit ko moboisien rabisiek Che kogoyumrn oret age uinwek Che kibune olon kiboisien kartasisyek kegonoren rabisiek ko Imuch kechor anan koam muryat olon kakinde Ole makararan nyolu kecheng ortinwek alak Che Imuch kegonoren rabisiek

En ko ne ayobu kisuldaen boisionik chebo kabatisiet anan temisiet olon kisuldaen boisionichuto ko kigikochi kwonyik kasit asi olon kagetar boisiet nebo Butet nebo bandek kigochin kwonyik kasit age nebo koyumat Che kokebuten bandek boisien mobechoton koik kwenik ak kora boisiet age nebo kwonyik konyo koger kole kanyokotem mbaret non kakibuten bandek ko kotomo ko nyolu konyo koturot angot komiten bandek chon kongetunot en olon chon kiguren turonik

Betushek chekimii en nguni ko kikondo mising boishet ap muswongnotet eng kobotishet olon kisuldaen kobotishet komiten tukuk chekemokchinigei asikoketoretengei muswongnotet ap kasari kokikoip tukuk che chang chekororon cheu mashinishek chon kiboishen kekesen minutik ak kora chon kiboishen kekonori ko tugul ko kiipu muswongnotet nebo kasari eng kesutik komochei tukuk chekororon chekikonore ak kikimong mopukoik chekororon cheimuch keboishen kekonoren kesutik ako machute susurik.

Eng kobotik cheboe tuga, tugap chego komiten tukuk chenyolu kotindoi icheket asikosuldaen kobotishet nywan en oret ne noton en chito nepoe tugap cheko konyolu kokikopanganak komie koker kole tindoi tukuk cheboen kiakik chi asikobit kokey cheko choton che chang miten tukuk chekemakchin gei en baet ap tugap chego missing ko tukuk chekikoititen chego nyolu ko kikoal mashinit noton ne ikoitite chego asikobit komayachekitu amun olon chang tuga ko chang chego ko nyolu komiten mashinishek choton.

En komoswek chekimine chaik komiten mashinishek chekeboishen kindoen chaik mopukoik eng komoswek che kisuldaen minset nebo chaik mashinishek choton indoi chaik mopukoik koyoe boishet konyumnyumit mising ak kotoret meng'ik kochokchi boishet non katakiyae eng kasarta nekoi kororon mashinishek choton amu kwe chaik chekororon chenyolu keip akondai mopukoik akolelekto choton chemanyolu keip kealda mashinishek chendai chaik mopukoik kora ko kikonyumnyum boishonik che chang amun choktote karishek.

En betusiechu ko kondo mising boisiet ab moswoknatet en kabatisiet olon kakisuldaen nebo minutik cheu bandek ko angoit kasarta nebo keges komiten Che kindoi asi keger kele kakibut bandek Che tililen ako Che kororon kiam miten mashinisiek Che keboisien kengoen bandek Che choton ko tortori bandek ak konde taban machakwek yeityo kora ko nyolu keger kele kakichuchugan bandek en kipchuchuget keiste en metetek en bandechoto ko yon kakeyai kou non koimuch keib bandek kegonor

En petusiek chekimi en nguni kimakchinigei rapishek asikyalen tuguk chekimakchinigei en sopet nyon nepo atkaitugul miten rapishek konyil oeng' miten chekoywek ak komiten che kartasishek agetugul en chuton kotinyei komanutienyi mising' ko chon koiywek kepoishen kealen tuguk choton chemengech ko rapishek alak ko chon kitindoi en Mpesa miten komanutik chepo kepoishen rapishek chekoywek agenge en komanutik miten komoswek chemaini kelipanen Mpesa rapishek.

Eng emet nebo Kenya ko miten kibakengeit nekiketoi neiyumi aisurushek kobun biik ap emet chekiyumen oisurushek ko chepo mungaroshek anan ko kiboitinik alak tukul chebo serikali chetoche ropishek eng kila arawa aisurushek choton kiyumi kotoreti serikalit kosuldaen boishonik chi chebo komonut koitchi biik ap emet kiyoen boishonik cheu chebo kelipanen kiboitinik ap serikali kiboishen kialen kerchek chebo sipitalishek kiboishen kora keteken sukulishek ak sipitalishek akechopen ortinwek.

En betushek chekimiten en inguni kokikondo missing' boisionik chebo muswoknotet nebo kasari kikobois muswoknotet en komoswek cheterter kibois en libanet nemokyinigee ak iboishen koraa en benkishek, miten komonutik ii chekikoib muswoknotetab Equity mobile ak ngekerjin ak ngeboishen ortinwek chekibo keny kekonor rabishek Equity mobile ikonoren chepkondok ako benkit noton nebo bik chebendote ak kekonoren icheket rabishek imuch kotoi benkinywan en komosto en kasarian konakta.